ore piiyieu niyiolou ena siai naa kaiton oltung'ani arriyia niton oltung'ani oyiolo ena siai otoodorikia te muda naado oltung'ani oyiolo ajo kaa kopito arashu kakua keek oishia tenitobirieki kuna amu ore kuna naa nkikabuni ore nkikabuni naa inorkacha lormaasay arashu nkulie abilaritin ake naitobirr aikie intokiting tiatua inkajijik enye ore kuna nememuta aasioki neeku eniyieu niyiolou naa iboitare oltung'ani arriyia oleng.

Ore entoki nagira aasa naa capentry ore ena carpentry naa yioloti enaa endung'oto oombaoi kegira iltung'anak aitobirr imbaoi peetumoki aawaita osokoni arashu peetumoki aitoyio nepik enkolong peetumoki aing'oru ilainyiang'ak arashu epuo aitau inkinyat eton eshal netumokini airragie arashu aitobirie inkajijik neeku ore ena naaendung'ore oombaoi amu kegiray aadung te musameno ilaasak loonkaik eyioloti enaa jua kali peetumoki aing'uraki enkiny'ianga.

Ore enikunari ena siai temurua ang naa kipoti iltung'anak arshu etumi ilarriyiak oyiolo aigerisho oisumate esidai ootabaitie enkisuma eshumata ninche ooponu aitaarriyian iltung'anak ore ena naa ekelo enaa sacco ekelo enaa olturrur arashu en group e pookin ore kuna naa intokitin e maana toomuruai kumok naapasha.

ore ena naa yioloti enaa osokoni ore ena naa osokoni omirieki intokitin naapasha ore ene nee eketii inyanya netii irmashungwa netii indimu netii irmariko netii irmaembe netii inkikapuni naashumieki intokitin netii ilamirak loontokitin netii ilaripak netii e roof oonkujit nagiray aitoip oloip peemenya kuna tokitin enkolong.

ore ena siai naa kaas enaake amu ninye naisho edaa ongolong'i arashu engurma too nkakeny ore ena naa empesa ,ore empesa naa eweji neshumieki iropiyiani, eweji nidim atipikie nidim aitau ,naa intau too nkatintin pooki kulingana anaa shida arashu esiai niasita, idim sii ataa oloosisho tine nihudumia iltung'anak naakatasa apa esiai naijo ena toolarin ora ingalifuni ipare oisiet askita olopeny arashu orkasis naalaki aitobiraki.